Ore esiai naloito dukuya tene naa, enenkiremore naa, eh eno nkaitubulu opmpaashat napaashari. Ore eninko oltung'ani tenisum enasiai, idim naashomo sukuul secondary, nkifunzai entoki naji agriculture. Ore nake peku idipa enkilasi e ong'uan e secondary, nilo college aas agriculture ,nkifunzai naa pooki toki naba enaa enaitubuluni tenkop.

Ore enatii naa manyorr pii enagira aiendelea tene amu, mee entoki sidai tenenang'ari oloiterio tewuoi akeyie pookin naba enaa enanang'arieki. Kenare naa ore oloiterio naa keeta ewueji enye napuoi aapuo aanang'arie amu tenenukari naa inji enaa vyenye negira aikunari tene naa kelelek oleng' kiimbung' imoyiaritin naapaasha torrok naidim inye aiminie enkishui ooltung'anak.

Enetipat naleng' eramatare oomotonyik amu keretisho naleng' ore kuna motonyik naa kando naisho iyiook nkiri kiidim ake sii nikintumia nkik enye aitaa mbolea naapuo aapuo aaret mazingira enkop ang'.

Ore naa kulo kuniyiani loobaa enaa lidolita tene naa irkuniyiani naa le mbolea naing'uaa sirkali, enetipat naleng' teniendelea sirkali aishooyo embolea naleng' amu ele ishooyo te bei naa nanyorr embene neme enalo aitaalan arashu alo ai exploit kulo duo airemok lenkop. Enetipat naleng' ena amu kelo naa aret ninche pee etumoki aapuo aitubulu nkaitubulu enye metii engolikinoto.